Ũrĩmi ũyũ wa mbarĩki arĩmi nĩ mekĩrĩire mũno ũrĩmi-inĩ witũ, nĩgũkorwo nĩ marakorwo makĩrĩma mbarĩki, na magakorwo makĩgunĩka nacio, arĩmi thikũ ici nĩ mararĩma mbarĩki ici, na magakorwo makĩgunĩka, thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, nĩ tũkoretwo tũkĩrĩma mbarĩki ici, kũrĩa tũngĩkorwo tũgereire nĩ mĩgethere-inĩ ya cio, nĩ gũkorwo ũkĩgetha nĩ ithecathecaga mũndũ, no ũgacoka ũkagunĩka, nĩgũkorwo nĩ iraguna igathiĩ igathondekwo igathondeka maguta.

Ũndũ ũyũ ndĩrona haha mbica-inĩ ĩno, ĩronekana ta rĩ mbũri ikuĩte. Thĩiniĩ wa ũrĩmi witũ, nĩtũbatiĩ gũkorwo tũkĩmenyerera mahiũ, nĩgetha magakorwo makĩbacĩrĩrwo, na makamenyererwo. Tondũ thĩiniĩ wa mbica ĩno ĩronekana tarĩ gũkua ĩkuĩte, rĩngĩ ĩrarĩ na thĩna wa mwĩrĩ. Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ tũkĩrĩithia ũrĩithi ũyũ wa mahiũ, mahiũ nĩmabatiĩ kũroragwo nĩ ndagĩtarĩ o kaingĩ o kaingĩ, nĩgetha magakorwo makĩmenyererwo.

Ũndũ ũyũ ti mũritũ mũno gwĩka, nĩgũkorwo ũbatiĩ gũkorwo ũrĩmĩte, ũkahanda nyeki ta ĩno, wahanda nyeki ta ĩno rĩ, yakũra yakinya kũgethwo, ũkagetha. No ũhũthĩre itinga kũgetha, na noũhũthĩre ona moko maku kũgetha, ũgacoka ũgathiĩ ũkamĩkũnja ũũ gĩkũnja, ũgacoka ũkamĩcokanĩrĩria, ũgathiĩ ũkamĩbanga wega, ĩgakorwo ĩharĩirio wega kũrĩo nĩ mahiũ.

Mbica-inĩ ĩno, kũringana na ũrĩa ndĩrona, ĩroneka nĩ mũthuri anyitĩte agĩkunũra akĩgeria kũrora kana nĩrĩruhĩte. Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, andũ nĩmekĩrĩire ũndũ ũyũ mũno, nĩgũkorwo nĩmekagĩra iria kabũthũ-inĩ ta gaka, na magakorwo makĩrĩiga, onokorwo nĩ thĩkũ inya kana ithano, rĩkorwo rĩgagatĩte, nĩgetha makorwo makĩrĩnyua makarĩanĩria na kĩndũ ta ngima. Nĩ rĩakoragwo rĩ na cama mũno, rĩakorwo rĩ rĩru.

Rĩrĩa ndona ũũ, ndĩrona mbica-inĩ ĩno, ũroneka tarĩ ũrĩmi wa mababaĩ, mababaĩ arĩmi nĩ makoretwo makĩrĩma thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, na magakorwo mekĩrĩire ũrĩmi wa mababaĩ mũno, thĩinĩ wa mbica ĩno, ĩroneka tarĩ mababaĩ marĩmĩtwo, no mũrĩmi ndarahota kũmacehera, nĩ mendaga gũkorwo magĩbacĩrĩrwo, ona makarorwo wega, nĩgũkorwo nĩ marakorwo me kĩguni mũno thĩinĩ wa ũrĩmi.

Ũndũ ũyũ ti mũritũ mũno gũĩka, no wĩkĩre ona maraĩ-inĩ marĩa ũtarahũthĩra, ona kana mĩtũngi ta ĩno ũgatinĩrĩria ũgakorwo ũgĩĩkĩra tĩri thĩinĩ wayo, ũgacoka ũgatukania tĩri ũcio na thumu, ũgakorwo ũgĩitĩrĩria maaĩ, ũgacoka ũkahandĩra kĩrĩa ũrenda kũhandĩra hau, ona okorwo nĩ ta nyeni ta ici ona kana ĩtũngũru ĩrĩa cia mahuti, andũ nĩ makoretwo makĩrĩmĩra tũnyamu-ini ta tũtũ na magakorwo makĩmenyerera, ona magĩthondekera na gũitirĩria maaĩ.

Ũndũ ũyũ ndĩrona thĩiniĩ wa mbica ĩno, ũndũ ũyũ nĩ ũcenjetie mũno na mahinda thĩiniĩ wa gĩcigo-inĩ gitũ, nĩ gũkorwo arĩmi matikoretwo makĩrĩma mũno ta ũrĩa marĩmaga hau kabere. Nĩ gũkorwo ona rĩrĩa marĩma thikũ ici, matirakorwo makĩgetha irio njiganu ta cia kũhota kũiga ũũ. Thikũ ici nĩ ũrakorwo kũri na unyihu mũno wa mĩgethere, to magetha ma mbembe. Mbembe nĩ ikoretwo inyihĩte mũno. Kũguo arĩmi matirahota gũkorwo makĩrĩma magetha mahote kũgetha, na mahote kũigithia ta ũũ ndĩrona haha iigĩtwo.

Kĩndũ gĩkĩ ndĩrona thĩinĩ wa mbica-inĩ ĩno, thikũ ici andũ nĩ makoretwo mekĩrĩire mũno thĩinĩ wa ũrĩmi, nĩgũkorwo nĩ marakorwo magĩkĩrĩma, nĩ gĩkoretwo kĩna ũguni mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, nĩ gũkorwo andũ nĩ makoretwo makĩrĩma. Kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩnungaga ta kĩndũ ta thwiti, nĩ wĩkĩragwo cai-inĩ, nĩ gũkorwo nĩ gĩkoretwo gĩcenjetie mũno, na andũ nĩ makĩhũthagĩra ona rĩrĩa marwarĩte homa magekĩra maĩ-inĩ makahota gũkorwo makĩnyua, tondũ nĩ gĩkoragwo na kamũrukĩ kega.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno, kũringana na ũrĩa ndĩrona, ndĩrona metha yarĩtwo cuka wa kĩmathai, na hagakorwo haigĩtwo kĩndũ kondo-inĩ, na harĩa mbaketi hagakorwo haikĩtio gabũthũ keho gekĩrĩtwo kĩndũ. Kũringana na ũrĩa ndĩrona maroneka tarĩ gũkũngũĩra kĩndũ, kana iruga inene rĩrĩa rĩkoragwo rĩkĩhanĩka rĩa kĩũndũire, nĩgũkorwo kũringana na mbica ici, ironania tarĩ ũndũ wa kĩũndũire andũ mareka haha, nĩgetha makorwo magĩcerehekera kĩrĩa maracerehekea.

Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, arĩmi nĩ makoragwo mekĩrĩire ũrĩmi wa mbembe, na ũrĩmi wa mboco, kũrĩa makoragwo makĩrĩma mbembe na mboco, na cirĩ gũkũra, nĩ makoragwo magĩcigetha, ona magacianĩka, nĩgetha ikorwo ikĩũma, mahote gũcihũra, kana kũruta thĩiniĩ wa makoni macio. Nĩ makoragwo magĩcihuha ta ũrĩa ndĩrona thĩiniĩ wa mbica ĩno, magakorwo magĩcihuha nĩgetha mekĩre makũnia-inĩ nĩgetha ikorwo ikĩrĩka.

Ũrĩa ingĩruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, no bata ũkorwo na handũ hanini ha kũrĩmĩra, na hakorwo wĩna maaĩ nĩgũkorwo tĩĩri ũcio nĩũũharagĩria ũgatukania na thumu, nĩgetha ona ũkorwo wĩ mũnoru, nĩgetha rĩrĩa wakorwo ũkĩhanda kĩndũ ta gĩkĩ gĩgakorwo gĩkĩagĩra na ũgakorwo ũgĩgĩitĩrĩria maaĩ kaingĩ kaingĩ, na ũgakorwo ũgĩgĩbacĩrĩra, ũkahota gũkĩrĩmĩra na kũruta ria nĩgetha gĩkorwo gĩkĩagĩra.

Kũringana na mbica ĩno ũrĩa ndĩrona, ndirona mũndũ nĩ kwenja arenja ngwacĩ. Ũrĩmi ũyũ wa ngwacĩ, arĩmi nĩmakoretwo mawĩkĩrĩire mũno, nĩgũkorwo nĩcikoragwo na cama, ona igakorwo ikĩrĩka, na igakorwo irĩ hũthũ mũno kũruga na kũrĩa. Arĩmi nĩmakoretwo mekĩrĩire ũrĩmi ũyũ wa ngwacĩ, na mbica ĩno ũrĩa ndĩrona, aroneka tarĩ mũndũ ũragetha ngwacĩ, nĩgetha akorwo agĩthiĩ kũharĩria na ahote gũkorwo agĩciruga nĩgetha arĩe.

Thĩ-inĩ wa mbĩca ĩ no kũronekana tarĩ mũndũ ũnyĩtete mĩcege, manyamũ marĩa makũraga thĩ-inĩ wa mũgũnda kana manyamũ marĩa mekũragĩa makoragwo magĩtheca mũndũ na nĩ makoragwo magĩthũkia mũgũnda rĩrĩra makũra, maraoneka tarĩ maya manyamũ marĩa mahara haraga mũndũ. Kaingĩ nĩ makũra thĩ-inĩ wa mũgũnda na magakorwo magĩthũkĩa irio irĩa ũhandete tondũ nĩ ria.

Thĩinĩ wa mbica ĩno, ndĩrona andu arĩa maroneka manyitĩte iciko na ũngĩ icembe haha, ũroneka tarĩ rũrĩrĩ rwa na gũkũ Thamburu o na kana Turukana, kana Pokot. Maroneka tarĩ kĩndũ marenja ũmwe akĩenjaga na icembe ũngĩ nake nĩ kũruta tĩri nake ũngĩ arugamĩte harĩa eroreire maroneka tarĩ gũetha maretha maaĩ, tondũ gũkũ nĩkwo gũkoragwo na thĩna mũno wa maaĩ. Maroneka tarĩ kũenja marenja gĩthima.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno kũroneka ta rĩ mũkũmbĩ kana o na mũgĩmbĩ, mũnyamũ ũyũ nĩũmenyagĩrĩrwo na njĩra ya kũũbacĩrĩra rĩrĩa wakorwo ũkĩhanda, bata ndũkamererwo nĩ ria, ũgakorwo ũgĩthereria ria, na ũgakorwo ũkĩagĩra, o na ũgakorwo ũgĩitĩrĩria maĩ rĩrĩa kwarĩte rĩrĩa gũtaraura, nĩgetha gĩkorwo gĩgĩkũra wega na gĩkorwo gĩtarĩ kĩmerere nĩ ria.

Kũringana na mbica ĩno ũrĩa ndĩrona, thikũ ici andũ nĩ makoretwo mekĩrĩire mũno ũhoro wa ũrĩmi, na magakorwo makĩyethera, nĩgetha makorwo makĩrĩma, ona makorwo makĩagĩrithia maica mao, nĩgetha makorwo magĩthiĩ na mbere na makorwo me mega. Thĩinĩ wa mbica ĩno, ĩroneka tarĩ mũndũ, ahandĩte kĩndũ haha thĩinĩ wa shade ĩno agacoka agathondekera shade ĩno, kũrĩa mũndũ akoragwo agĩĩkĩra mahuti igũrũ, na agakorwo akĩhangĩra mĩtĩ mĩena na mĩena, nĩgetha shade ĩno ĩkorwo ĩkĩgĩa na kĩruru, na kĩndũ kĩrĩa ahandĩire thĩinĩ wayo gĩgakorwo gĩgĩkũra.

Thĩinĩ wa mbica ĩno, ndĩrona mũndũ anyitĩte icembe, kũrĩa ahana tarĩ kũruta araruta matooro, nĩgetha maĩ makorwo makĩhĩtũkĩra ho. Thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, andũ nĩ makoretwo makĩgunĩka nginya na maĩ, nĩgũkorwo nĩ makoretwo mekĩrĩire ũrĩmi wa maĩ, wa kũrĩma thamaki, magakorwo mawĩkĩrĩire mũno. Thĩinĩ wa mbica ĩno, ĩroneka tarĩ mũndũ arageria gũthondekera maĩ njĩra, nĩgetha makorwo magĩikũrũka, makorwo makĩaga gũkorwo makĩingĩha, nĩgetha matigakorwo makĩaraha mũno.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno, ndĩrona mũndũ arũgamĩte, na arũgamĩte thĩiniĩ wa mbembe. Harĩa anyitĩte icembe kana theci. Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, andũ nĩ makoretwo mekĩrĩire ũrĩmi ũyũ wa mbembe, nĩ gũkorwo arĩmi nĩ makoretwo makĩrĩma mbembe, na mbembe itikoragwo irĩ na ũritũ mũingĩ gũcirĩma. Nĩ gũkorwo nĩ cikoragwo cigĩtĩkĩra tĩri, ona cigakorwo cikĩmera wega ũngĩkorwo nĩ ũracihe maĩ, ona cikorwo cikĩurĩrwo nĩ mbura. Nĩ ikoretwo igĩkũra ona arĩmi magakorwo makĩgunĩka nacio.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ĩroneka tarĩ mwena ũrĩa wa Thamburu kana Turukana ona kana Pokoti, nĩgũkorwo thĩ gũkũ thĩini wa rũrĩrĩ rũrũ nĩmakoragwo marĩ na thĩna wa maĩ. Na haroneka ta mathondekeirwo kanyamũ karĩa ga kũhiũria nĩgetha maĩ makorwo makiuma. Thĩinĩ wa mbica ĩno ndirona mũtumia anyitĩte harĩa arakorwo akĩhiũria, nigetha maĩ makorwo makiuma ona ahote gũkorwo agĩkĩra mũtũngi ũyũ ahote gũkorwo agĩtahĩrĩra nĩgetha akuue

He bata gwĩka ũndũ ũyũ ndĩrona thĩiniĩ wa mbica ĩno, thĩiniĩ wa mbica ĩno ĩroneka tarĩ mboco, ona kana miciiri, kũrĩa andũ makoragwo makĩmĩrĩma, magakorwo makĩgunĩka na mboga cia kũrĩa ngima. He bata mũnene gwĩka ũndũ ũyũ, nĩgũkorwo nĩ ũkoretwo wĩna kĩguni mũno thĩiniĩ wa ũrĩmi, na ũgakorwo wĩna kĩguni mũno harĩ mũndũ mwenyewe, nĩgũkorwo nĩ arakorwo akĩona mboga cia kũrĩa, nĩgũkorwo ona mahuti ma nyamũ ici, nĩ makoragwo makĩrĩo me ta nyeni, ona nyamũ ici cirakũra ta mboco, nĩ ikoragwo ikĩgethwo na ikarugwo ũguo ikarĩka.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno, ndĩrona ndagĩtarĩ wa mahiũ, haria anyitĩte cindano, ngacoka ngona mahiũ, na ũngĩ arũgamĩte mwena ũyũ na karũthanju, na ũngĩ mwena ũrĩ, ũrĩa arahũrĩrĩrĩa mahiũ, magakorwo makĩingĩra haha, nĩgetha makorwo magĩthecwo njanjo, njanjo iria ikoragwo ikĩgirĩrĩria ng'ombe citikarware mĩrimũ, mĩrimũ ĩrĩa mahiũ makoragwo makĩrwara, na magatuĩka ma gũkua, na magakorwo matari na riri. Thĩiniĩ wa mbica ĩno, ndĩrona arĩmi mekĩrĩire mũno gũtwara mahiũ maya mao nĩgetha makorwo magĩthecwo njanjo.

Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo wĩkĩrĩirwo igũrũ mũno, nĩ gũkorwo arĩmi nĩ makoragwo makĩgunĩka na nyeni cia nyamũ ici, makoragwo makĩhanda thoroko, magakorwo makĩrĩma mũgũnda, makahanda thoroko, magakorwo magĩcimenyerera, ona magakorwo magĩcibacirĩra, thĩinuĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, arĩmĩ nĩ makoretwo mawĩkĩrĩire mũno, nĩ gũkorwo nĩ marakorwo makĩgunĩka na yeni cia cio, ona magakorwo makĩgunĩka na mboco cia cio, nĩgũkorwo nĩ makoragwo makĩhũthĩra magacirĩa ciĩ ta gĩtoero, ona kana nyeni cia ngima.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno, ndĩrona tarĩ mũndũ ũnyitĩte ikũnia, ũngĩ akionoragia, harĩa haroneka tarĩ ũrĩmi wa mbembe. Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, arĩmi nĩ makoretwo mekĩrĩĩre ũrĩmi ũyũ wa mbembe, nĩ gũkorwo nĩ igĩkoretwo ciĩna kĩguni mũno harĩ o, na mbembe itirĩ mĩrĩmĩre mĩingĩ, na itirĩ tangaga mũndũ mũno mĩhandĩre-inĩ. Bata no ũkorwo ũgĩciitĩrĩria maaĩ, na ũgĩcimenyerera, ona ũkĩrĩmĩra. Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ andũ nĩ makoretwo makĩgunĩka mũno.

Ũndũ ũyũ ndũkoretwo wĩ mũritũ kũwĩka, bata no gũkorwo wĩna handũ hega, na hakorwo tĩrĩ wĩ mũnoru, haria wĩkĩraga tĩri thumu ũgatukania, nĩ getha ũkorwo wĩ mũnoru na ũkorwo ũkĩagĩrithia indo ta ũũ. Ũgakorwo ũkĩhandĩra mboga ciaku ona kana matharũ, na kana thibinanji. Ũgacoka ũgakorwo ũthondekete tũmarima tũtũ, tũrĩa ũkoragwo ũgĩitĩtĩria maaĩ, nĩgetha tũkorwo tũkĩiga maaĩ, na tũkorwo twĩ tũgunyu. Nĩ getha rĩrĩa wahanda kĩndũ ta gĩkĩ ta matharũ kana mboga, cĩgakorwo ikĩnyua maaĩ o kahora, na igakorwo ikĩagĩra na igakorwo igĩkũra.

Maũndũ marĩa mangenagia thĩiniĩ wa mbica ĩno, haroneka tarĩ mũndũ arakorwo agĩkũnja mũbaibũ, na ũngĩ haria arũgamĩte anyitĩte icembe. Ũndũ ũrĩa ũrangenia nĩ gũkorwo andũ aya maroneka tarĩ mũbaibũ ũyũ marathondeka, nĩ getha ũkorwo kũruta maaĩ handũ haha, na ũkorwo ũgĩtwara maaĩ handũ haria mararĩmĩra. Nĩ getha irio ikorwo igĩkũra, na cikorwo cikĩagĩra. Nĩko marahũthĩra mũbaibũ ũyũ marakũnja haha, nĩgetha makorwo makĩhe mĩmera maaĩ ĩkorwo ĩhĩkũra.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno, ndĩrona mbũri nyingĩ, na ngona mũndũ arũgamĩte haha tarĩ maathai kana thamburu, arĩa makoragwo makĩrĩma ũrĩmi ũyũ wa mahiũ, magakorwo makĩrĩithia mbũri ta ici nyingĩ, thĩiniĩ wa mbica ĩno, maũndũ marĩa marandirikania marĩa twekaga hau kambere kũririkana ũrĩmi ũyũ wa mahiũ, nĩ twa koragwo tũkĩhingĩra mbũri ta ici icegũ-inĩ na tũgakorwo tũgĩcihe mahut,,i ona cigakorwo igĩkĩrekererio, ikahota gũthiĩ rũrũ kwĩmathĩra nĩgetha ikĩhote kwĩmathĩra na ikorwo ikĩhũna na ikĩagĩra.

He bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ ndĩrona thĩiniĩ wa mbica ĩno, nĩ tondũ haroneka tarĩ gũthambia arathambia nyeni, nĩgetha akorwo akĩharĩria. Mũthamburu ũyũ aroneka anyitĩte nyeni thĩiniĩ wa moko make, agĩcithambia thĩiniĩ wa thaburia. He bata mũno gũĩkaga ũndũ ũyũ mbere ya ũrugĩte, nĩgetha akorwo akĩhacĩrithia ũtheri na ndagakorwo akĩrwara nĩ kũrĩa gĩko. Nĩkio aracithambia, nĩgetha ikorwo ikĩmũguna thĩiniĩ wa mwĩrĩ wake, ona arĩa akorwo ena ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Kĩndũ gĩki ndĩrona thĩiniĩ wa mbica ĩno, arĩmi nĩmakoretwo mekĩrĩire ũrĩmi ũyũ wa mbembe, nĩgũkorwo nĩmakoretwo makĩgunĩka nacio. Nĩmakoretwo makĩhanda mbembe, na marĩkia kũgetha, nimakoragwo magĩcianĩka ta ici cirĩ haha thĩiniĩ wa mbica ĩno, nĩgetha ikorwo ikĩũma, nĩgetha ikorwo ikĩhũrĩka, ona mahote gũkorwo magĩciĩkĩra makũnia-inĩ, kũrĩa mathiaga imwe magatwara ona gĩthĩi, makahota gũkorwo makĩona mũtu, na makahota kũgunĩka nacio thĩiniĩ wa ũrĩmi-inĩ ũyũ wa mbembe.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona mũndũ anyitĩte kĩrĩa kĩhana tarĩ icembe, kana tarĩ kwenja arenja mategũ. Rita riakea rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ, warĩ na mĩnoga mũno, nĩ gukorwo twenja mategũ maya, twacokaga tũkahandĩra ho, ona tũgacoka tũgakorwo tũgĩitĩrĩrĩa maaĩ, nĩgetha kĩrĩa twahanda, akorwo nĩ ta mboga kana nyeni, cikorwo igĩkũra, na cikorwo cikĩnyita thĩiniĩ wa tĩri ũyũ. Tũgĩcoka tũgĩitĩrĩria thumu, kũrĩa twaitagĩrĩria thumu thĩiniĩ wacio, nĩgetha ikorwo cikĩgĩa, ona cikorwo ikĩmera wega.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno, ndĩrona mũndũ arũgamĩte haria igũrũ thĩiniĩ wa mũtĩ, anyitĩte rũhiũ, haria aroneka tarĩ gũtema aratema, na aroneka tarĩ mũthamburu. Aroneka tarĩ gũtema aratema mũtĩ ũyũ, agatema ihonge cia mũtĩ ũyũ, nĩgetha akorwo akĩgunĩka nacio, cikorwo ta ngũ, cikorwo ikĩũma, nĩgetha ikorwo cirĩ ta ngũ ahote gukorwo akĩruga nacio. Aroneka tarĩ gũthereria arathereria marĩ ũyũ agĩtinagia mahonge, nĩgetha ona ũhote gũkũra rĩngĩ wega.

Irio ici itikoragwo mĩharĩrĩrie mĩingĩ, nĩ gũkorwo bata no ũkorwo wĩna ng'ombe yaku kana mbũri ĩrĩa ya iriia, nĩgetha ũkorwo ũgĩkama, o rĩrĩa warĩkia gũkama iriia rĩri rĩaku, nĩũkoragwo ũkĩhagĩra thaburia thĩiniĩ wa mwaki, ũgakorwo wakĩtie mwaki ta ũyũ, ũkahagĩra thaburia ũgekĩra maĩ, maĩ na macani. Maĩ maku marĩkia gũtherũka, ũgekĩra iria rĩaku nĩgetha ona wekĩra iria rĩaku cai ũcio watherũka ũgakorwo wĩna cama mũno, ona ũkĩhĩa ona nĩgetha ũhote gũkorwo wĩ na cama mũno nginya ũkĩnywĩka.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona tarĩ mbũri, na kaana ka mbũri mwena ũrĩa ũngĩ gakĩonga rũnyondo rũmwe, na mũndũ anyitĩte rũnyondo rũu rũngĩ agĩkama mwena ũyũ ũngĩ, na rĩrĩa ndona ũũ thĩiniĩ wa meciria makwa, ũndũ ũrĩa ũkaga, ndĩrikanaga ũrĩa arĩmi mekĩrĩire ũrĩmi ũyũ wa mahiũ, nĩ makoretwo makĩrĩma mũno mbũri ta ici cia iria, magakorwo makĩgunĩka na iria, ona magakorwo makĩgunĩka narĩo, nĩgetha makahota gukorwo makĩruga cai.

Haha ndĩrona ng'ombe ĩnyitanĩirwo, ngacoka ngona rũrũ tarĩ rũrĩrĩ rũrĩa rwa maathai. Rũrĩrĩ rũrũ rwa maathai, nĩ makoragwo makĩrĩithia mahiũ, kũrĩa marĩĩthagia mahiũ ta maya, na magakorwo magĩtheca ng'ombe, magakorwo makinyia thakame ya ng'ombe, nĩ gukorwo, kĩũ nĩkĩo kĩ ũndũire kĩao. Nĩ makoragwo mekĩrĩire ũndũire ũyũ wao, magakorwo makĩũgacĩrithia mũno thĩiniĩ wa tũrĩ rwao. Thĩiniĩ wa mbica-inĩ ĩno, ĩroneka tarĩ maathai inyitĩte ng'ombe okorwo igĩika ũguo igĩtheca ng'ombe, na cikorwo cikĩonoria thakame yao kabũyũ-inĩ.

Ũndũ ũyũ ndũkoragwo wĩ mũritũ mũno kũwĩka, bata no ũkorwo na handũ hanini ha kũũrutĩra, nĩgũkorwo ũthondekaga gategũ gaku wega ta gaka, ũgacoka ũgatukania tĩri wakũ na thumu. Rĩu wacoka gũtukania tĩri wakũ na thumu, ũkawĩitĩrĩria maaĩ, nĩgetha ũkorwo wĩna ũgunyu. Ũgacoka ũgaita mbegũ ciakũ cia ndania haha thĩiniĩ wa tĩri ũyũ, ĩgacoka ũgakorwo ũgĩciita na raini, nĩgetha ikorwo igĩkũra o na raini. Na cirĩ gũkũra, ikoragwo ciĩna kĩguni mũno, na igakorwo ikĩguna andũ.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ ndĩrona thĩiniĩ wa mbica ĩno, karoneka tarĩ kana ka tarĩ gacaũ, harĩa ndĩrona tarĩ karoneka karũarĩte mĩniũrũ, ndirĩ ndona ũndũ ũyũ, ndĩciragia ũrĩa tũbatie gũkorwo tũkĩmenyerera mahiũ maitũ, rĩrĩa tũgũkorwo tũgĩka ũrĩmi ũyũ wa mahiũ, tũbatie gũkorwo tũgĩta ndagĩtarĩ kaingĩ kaingĩ, ndagĩtarĩ wa mahiũ agakorwo agĩthũrima mahiũ maitũ, na agakorwo akĩrora matigakorwo magĩethwo nĩ mĩrimũ.

Kĩndũ gĩkĩ thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ , andũ nĩ makoragwo magĩkĩrĩire mũno, na magakorwo makĩgunĩka, harĩa nĩ kũrĩma marĩmaga mahiũ ,na rĩrĩa marĩ kũrĩma mahiũ, nĩ makoragwo makĩgunĩka mũno na njĩra nene, nĩgũkorwo mahiũ mau, nĩ ma maheaga indo ta ici ndĩrona thĩiniĩ wa mbica ĩno, iria ciendagio cirĩ ta nyama, na rũũa rwacio rũgakorwo rũkĩhũthĩka mũhuko ta ũyũ, na ũgakorwo ũgĩthondeka ndarama, ndarama iria andũ mathiaga makaina rĩrĩa marĩ na ikũngũĩra rĩa kĩndũ.

Maũndũ marĩa mangenagia ndĩrona thĩiniĩ wa mbica ĩno, ndĩrona ndawa ici, iria ikoragwo ikĩheo mahiũ nĩgetha mahiũ mahote gũkorwo makĩagĩra na mahote gũkorwo mena riri, nĩgetha rĩrĩa twarĩma mahiũ matigakorwo magĩtũgia mũno na mathĩna wa mĩrimũ , ona matigakorwo makĩaga gũtũguna rĩrĩa twa marera, nĩgetha makoragwo mena riri mwega, na magakorwo makĩongerera iria , kana magakorwo makĩongerera mwĩrĩ makahota kwendio me ta nyama.

Haha ndĩrona tarĩ andũ marĩ gatarũ-inĩ, harĩa manyitĩte makĩhiũria na mĩtĩ. Gatarũ gaka ni gakoragwo gakĩguna arĩmi ta aya, arĩmi arĩa makoragwo makĩrĩma ũrĩithia wa thamaki, nĩgetha makorwo makĩhũthĩra gatarũ gaka gũthiĩ thĩinĩ wa ndemu, magakorwo magĩcinyita, ona magakorwo makĩgunĩka nacio, nĩgũkorwo marĩ gũcinyita matwaraga thoko, na kana magakorwo magĩcirĩa, thamaki harĩ arĩa irio irugagwo andũ makarĩanĩria na ngima.

Kĩndũ gĩkĩ thikũ ici andũ nĩmakoretwo mekĩrĩire mũno, nĩ tondũ ũndũ ũyũ ũgĩka ndũkoragwo wĩ mũritũ mũno. Mbembe ta ici cikaagĩra na igathakara ta ũũ. Arĩmi nĩmakoretwo mekĩrĩire mũno ũrĩmi ũyũ wa mbembe, nĩgũkorwo nĩ akoretwo makĩharĩria mĩgũnda yao, na magakorwo makĩmĩita thumu nĩgetha ĩkorwo ĩna tĩri mũnoru, nĩgetha rĩrĩa mahanda mbembe ta ici cigakorwo ikĩagĩra na igakorwo cigĩthakara ta ici ndĩrona thĩinĩ wa mbica-inĩ ĩno, na magakorwo magĩcihe maaĩ.

Nĩnyendete mũthemba wa kĩndũ gĩkĩ gĩ ta haha mbica-inĩ, haria haroneka tarĩ mũhĩa. Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, arĩmi nĩ makoretwo mekĩrĩĩre ũrĩmi ũyũ wa mũhĩa, nĩ gukorwo nĩ makoretwo makĩrĩma mũhĩa ta ũyũ, magakorwo makĩũthondekerera , na magakorwo makĩgunĩka naguo rĩrĩa magetha, nĩgũkorwo nĩmakoragwo makĩmumĩthia na makĩũniarithia, nĩgetha ũkorwo ũkĩũma, mahote gũkorwo makĩũgetha, mahote gũkorwo makĩũthĩa na matware thoko. Mahote kuona mũtu wa ũcũrũ, kũrĩa ndũ marugaga cũrũ makarokera kĩroko.

Ũndũ ũyũ ndũkoragwo wĩ mũritũ kũwĩka, bata no ũkorwo wĩ na handũ ha kũrĩma. Rĩrĩa wona kĩndũ ta gĩkĩ, rĩrĩa kĩaumia kĩro, gĩakĩonekana kĩaumia mbegũ ta ici, mũndũ nĩathiaga agacita hau ha thĩiniĩ wa mũgũnda, nĩgetha ihote gũkorwo igĩkũra, na cihote gũkorwo igĩkũra na ũgakorwo ũgĩitĩrĩria maĩ. Rĩrĩa gĩakũra, nĩũkoragwo ũkĩgetha ũkahe mahiũ. Mahiũ nĩmakoragwo makĩgunĩka mũno na ũrĩmi wa kĩndũ gĩkĩ ndĩrona haha thĩiniĩ wa mbica-inĩ ĩno.

Ũndũ ũyũ ndũkoragwo wĩ mũritũ gwĩka, nĩgũkorwo bata nĩ ũkorwo wĩna handũ ha kũũrutĩra na kũrĩma , thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo wĩna kĩguni , nĩgũkorwo andũ nĩ makoretwo makĩhanda mĩanga, ona magakorwo makĩgunĩka, na rĩrĩa makorwo makĩhanda yakũra, nĩ ĩkoragwo ĩkĩumia mĩanga mĩingĩ kũrĩa ĩkoragwo ĩ kĩguni mũno, nĩ tondũ ũgakorwo ũkĩgetha tũgakorwo tũgĩkũhe mĩanga mĩingĩ, ũkahota gũkorwo ũgĩtwara thoko, ona ũkahota gũkorwo ũkĩrĩa.

Maũndũ marĩa mangenagia ndĩrona thĩiniĩ wa mbica ĩno , ndĩrona andũ makĩgetha, arĩa marahana ta maragetha magĩkĩraga makũnia-inĩ, ũndũ ũrĩa ũngenagia thĩiniĩ wa mbica ta ĩno, nĩ kuona ngwacĩ, ndacoka ndaririkana ũrĩa ngwacĩ ikoragwo cia na cama mũno rĩrĩa mũndũ aracirĩa, ũrĩmi ũyũ wa ngwacĩ andũ nĩ ma wĩkĩrĩire mũno, ona magakorwo makĩgunĩka, nigũkorwo nĩ makorwagwo magĩ cigetha, magatwara thoko makona mbeca, na iria ingĩ magakorwo magĩkĩrĩa, kũrĩa andũ matherũkagia makarokera kĩroko.

Kĩndũ gĩkĩ gĩtikoragwo mĩthondekere mĩingĩ, no gũkorwo bata wĩna handũ ha kũrĩma na tĩri ũkorwo wĩ mũnoru, kũrĩa mũndũ abaga gũita tĩri, thũmũ agatukania na thũmũ tĩri ũcio, agacoka akahanda mbembe, mbembe nĩ ciagagĩra mũno na ũgakorwo ũkĩhanda na indo ingĩ ta nyeni, kũringana na ũrĩa ndĩrona mbica-inĩ ĩno, ndĩrona mũndũ ahandĩte mũthemba ta wa nyeni mwena ũyũ ũngĩ, mbembe itikoragwo mĩrĩmĩre mĩingĩ, na itikoragwo cina ũritũ nĩgũkorwo no ihandanĩrio na indo ingĩ , na ũkorwo ona ũkĩgetha bata no gũkorwo ũgĩcihe maaĩ.

Ũndũ ũyũ kũũrĩma ndũrĩ mĩrĩmĩre mĩingĩ, bata no ũkorwo tĩri waku wĩ mũnoru, na ũkorwo wĩ mwega, nĩgetha rĩrĩa wahanda njũgũ ta ici, cĩgakorwo cigĩkĩagĩra na rĩrĩa wahanda njũgũ ta ici, nĩ cikoragwo ciĩna kĩguni mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, nĩgũkorwo andũ macihanda, na magakorwo macimenyereire na gũcibacĩrĩra, nĩ mahotaga gũkorwo makĩgetha, na rĩrĩa macigetha, nĩ mathiaga magaciũmithia, nĩgetha cikorwo cikiuma thĩiniĩ wa makoro-inĩ makoni-inĩ maya, magakorwo magĩcitwara thoko-inĩ makendia makona mbeca.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno, ndĩrona tarĩ mũndũ ũrĩmĩte tũmatharũ twake, na nĩ atũthondekeire wega, harĩa tũroneka twagĩrĩte, na ngona nĩ gũtua aratua, akorwo agĩthiĩ kũharĩria arĩe ngima natuo. Thĩiniĩ wa mbica-inĩ ĩno, maũndũ marĩa ĩrĩandirikania, ĩrandirikania hĩndĩ ĩrĩa ndarĩmĩte indo ta ici ta matharũ, ona kana mathibinanji, maũndũ marĩa ndagerire namo maritũ nĩ gũcirĩmĩra na gũcithondekera wega, ona gukorwo ngĩcihe maaĩ, nĩ gũkorwo hatiarĩ na maaĩ hakuhĩ.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno, haroneka tarĩ mũndũ ũratua nyeni, nĩgetha akorwo agĩthiĩ kũharĩria athondeke ahote gũkorwo akĩrĩa ngima nacio. Thĩiniĩ wa mbica-inĩ ĩno, ndĩrona mathibinanji, na mathibinanji mahana wega, nĩ gũkorwo nĩ matungu wega, nĩ mathondekere wega. Nĩgetha ũhote gũkorwo ũgĩthondeka kĩndũ ta gĩkĩ, ũbatiĩ gũkorwo ũgĩkĩra tĩri waku thumu, nĩgetha rĩrĩa wahanda thibinanji ta ici, ũkorwo ũkĩgetha wega, cikorwo cirĩ riri. Thĩiniĩ wa mbica-inĩ ĩno ĩroneka tarĩ mũndũ ũratua tũmathibinanji ahote gũkorwo agĩthiĩ akĩrĩanĩria natuo na ngima.

Kĩndũ gĩkĩ gĩtire mĩrĩmĩre mĩritũ, nĩgũkorwo kĩndũ gĩkĩ ona rĩrĩa twakorwo tũkĩrĩma, nĩ gĩkoragwo gĩgĩtũhe mbeca mũno na kũringana na mũgethere ũrĩa wagetha naguo, bata na gũkorwo ũgĩkĩmenyerera, ona ona ũkorwo wĩkĩrĩire mũno ũkĩmũnyĩra ria, nĩgũkorwo ria nĩrĩthũkagia itũngũrũ rĩrĩa ũcihandĩte, gĩtũngũrũ nĩgĩkoragwo gĩkĩmenyererwo mũno, rĩrĩa wakĩhanda na ũgagĩbuata maũndũ marĩa mabatiĩ, ta mĩhũrĩre ya ndawa , gũkĩ rĩmĩra ihinda rĩrĩa riagĩrĩire, ũkorwo ũgĩkĩrĩmĩra na ũkorwo ũkĩrora wega.

Mũndũ no ũkorwo wĩ na handũ ha kũrĩmĩra, ũkorwo ũharĩirie na ũkorwo wĩkĩrĩte tĩri waku thumu nĩ getha ũkorwo wĩ mũnoru ũhote kuhandĩra kĩndũ ta gĩkĩ. Kĩndu gĩkĩ nĩ gĩkoragwo na mĩrorere ya igũru nĩ tondũ nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũgĩkirora kaingĩ kaingĩ. Ũrĩa wa handa, nĩ ũbatiĩ gukorwo ũgĩkĩhe nginya ndawa gĩa kũra nĩ ũndũ wa mbaa. Nĩ gĩkoragwo gĩkĩhĩa mũno nĩ mbaa na nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũgĩkĩmenyerera ona gĩakũra ũgakorwo ũgĩitĩrĩria bataraitha nĩ getha gĩkorwo gĩgĩkũra wega na gĩkorwo gĩgĩciara nyanya ndungu.

Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ ruitũ nĩnyonete arĩmi magĩkorũo makĩrĩma indo ici ndĩrona haha mbicainĩ ĩno kũrĩa makoragũo makĩrĩma maembe na nĩmakoretũo na kĩguni mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ ruitũ nĩgũkorũo nĩnyonaga ona rĩrĩa tũrĩ kũrĩma tũkoragũo tũhandĩte nginya mbembe na tũgakorũo rũhandĩte ona maembe thĩiniĩ wa mũgũnda o ũcio, maembe nĩmakoretũo makĩagĩra mũno nĩgũkorũo nĩtũkoretũo tũkĩmamenyerera na rĩrĩa tũamamenyerera nĩtũkoragũo tũkĩmaigĩra nginya mahuti thĩiniĩ wa gĩtinainĩ kĩamo nĩgetha makorũo makĩiga ũgunyi wa maaĩ makorũo makĩnyua kahora.

Haha ndĩrona mũndũ anyitĩte mũmera wa ibabaĩ, na harĩa ngona mũndũ anyitĩte matunda mamo, harĩa thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, ũndũ ũyũ nĩ tũkoretwo tũkĩũgacĩrithia mũno na kũũrĩma, nĩgũkorwo nĩ tũkoretwo tũkĩrĩma mababaĩ, tũgakorwo tũkĩmabacĩrĩra na kũmamenyerera, tondũ nĩ makoretwo mena kĩguni mũno harĩ ithuĩ, nĩ tũkoragwo tũkĩgunĩka namo, twatwara thoko nĩ twendagia, na tũkahota gũkorwo tũkĩmarĩa me ta matunda. Thĩinĩ wa mbica ĩno, ĩroneka tarĩ mũndũ anyitĩte mũmera wa mababaĩ, nĩgetha akorwo agĩthiĩ kũhanda, na mwena ũyũ ũngĩ ngona ũngĩ anyitĩte matunda mamoo, harĩa aroneka akĩonania ũrĩa magĩrĩte na marĩ na ũnoru.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno, ndĩrona mũtumia anyitĩte mababaĩ merĩ, rĩmwe nĩ rĩru, rĩu rĩngĩ ti rĩru. Thĩniĩ wa mbica ĩno ĩrandirikania marĩ ngereire ngĩhũthĩra kĩndũ gĩkĩ, nĩgũkorwo nĩgĩkoretwo gĩkĩndeithia thĩiniĩ wa mwĩrĩ wakwa. Nĩgũkorwo rĩrĩa warĩa itunda rĩrĩ rĩa ibabaĩ mwĩrĩ nĩũnyorokaga, ona ũgakorwo wĩ na abia njega. Nĩ gũkorwo nĩrĩrakorwo rĩgĩteithia thĩiniĩ wa mwĩrĩ. Marĩa tũgereire tũkĩhanda mababaĩ maya, nĩtũkoretwo tũkĩmamenyerera na kũhe maĩ, ona gũkorwo tũgĩitĩrĩria kaingĩ kaingĩ, ona gũkorwo tũkĩũbacĩrĩra mũtĩ ũyũ wa mababaĩ.

Haha ndĩrona mũtumia, ahana tarĩ gũtua aratua marigũ. Ũrĩmi ũyũ wa marigũ nĩ ũkoretwo tũwĩkĩire mũno thiĩniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ kũrĩa rĩmwe makoragwo makĩhanda marigũ magakorwo makĩgunĩka mũno na marigũ nĩ gũkorwo rĩrĩa ahanda marigũ, rĩrĩa atuĩka wa kũmagetha agakorwo agĩtwara thĩiniĩ wa thoko ũkendia ũkona mbeca. Thĩiniĩ wa mbica ĩno mũtumia ũyũ aroneka tarĩ gũtua aratua, nĩgetha rĩngi akorwo agĩthiĩ kũharĩrĩria kũruga namo, nĩ gũkorwo nĩ marugagwo ona mari methĩ, ũgathiĩ ũkaũnũra ũkaruga ũkarĩa.

Rĩrĩa ndona ũndũ ta ũyũ, ndĩreciria ũrĩa tũkoretwo tũkĩrĩma makondobia, ũrĩmi ũyũ wa makondobia nĩ ũkoretwo mũno wĩ na kĩguni mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ ni gũkorwo arĩmi nĩ makoretwo makĩgunĩka mũno. Naguo rĩrĩa tũarĩma makondobia maya, nĩ makoragwo magĩtũhe mbeca na magakorwo mena kĩguni mũno harĩ ithuĩ ona nginya mĩrĩĩre-inĩ, nĩ gũkorwo ona rĩrĩa warĩa ikondobia nĩ rĩkoragwo rĩgĩthiĩ gũguteithia thĩiniĩ wa mwĩrĩ ona kana ugakorwo ũkĩgunĩka na njĩra ya kũmendia rĩrĩa wamatũara thoko-inĩ.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona tarĩ ũrĩmi wa makorobia, kũrĩa arĩmi makoretwo makĩrĩma mũno mĩtĩ ĩno ya makorobia. Thĩinĩ wa mbica ĩno ĩroneka tarĩ makorobia marakorwo makĩhũrwo ndawa, kũrĩa arĩmi makoretwo magĩĩkĩrĩra ũrĩmi wa makorobia, tondũ nĩũkoretwo mũno wĩna kĩguni, thĩinĩ wao rĩrĩa wao rĩrĩa marĩkia kũũrĩma, nĩ tondũ rĩrĩa maciara na makinya kũgethwo, nĩ mahotaga gũthiĩ thoko-inĩ makendia, ona magakorwo makĩgunĩka mũno namo, nĩ tondũ rĩrĩa mendia nĩ monaga mbeca. Thĩinĩ wa mbica ĩno ĩroneka mũndũ ũyũ tarĩ kũmahũra aramahũra ndawa, nĩgetha matigakorwo makĩrĩo nĩ tũtambi, kana makorwo makĩrũara.

Mbica-inĩ ĩno ĩranyonia mũndũ ũyũ ũrĩa arĩmĩte meroni. Ũrĩmi ũyũ wa meroni ici, nĩ ũkoretwo ũrĩ na kĩguni mũno thĩiniĩ nĩ ũndũ, arĩmi nĩ makoretwo makĩrĩma, ona magakorwo makĩgunĩka naguo mũno. Nĩ gũkorwo rĩrĩa marĩma, nĩ makoragwo makĩendia meroni ici, na magakorwo makĩona mbeca. Ũndũ ũrĩa ũngenagia ndĩrona thĩiniĩ wa mbica-inĩ ĩno, nĩ kuona kĩmeroni ta gĩkĩ, ũrĩa gĩkĩagĩrĩte na mũndũ arĩ kũrĩa, nĩ rĩkoragwo rĩna cama mũno, cama ũrĩa mũndũ aiguaga anyotokete ona rĩrĩa ararĩrĩa.

Haha ndĩrona mũthuri arũgamĩte, na harĩa ahana tarĩ thĩinĩ wa mũgũnda wake, tarĩ hĩndĩ aragetha meroni, meroni ici nĩ cikoretwo ciĩna kĩguni mũno harĩ arĩmi, nĩgũkorwo arĩmi nĩmarakorwo makĩgunĩka mũno na ũrĩmi ũyũ wa meroni. Rĩrĩa ndona kĩndũ gĩkĩ ndĩrona haha thĩinĩ wa mbica ĩno, meroni ici rĩrĩa mũndũ arĩgũcirĩa, kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩteithagĩrĩria mũno mũndũ thĩinĩ wa mwĩrĩ, mũndũ nĩ akoragwo na mwĩrĩ na afya njega, ona agakorwo akĩigwa wega thĩinĩ wake, nĩgũkorwo nĩ kĩnyotoraga mũndũ.

Mũndũ ũyũ ũroneka haha mbica-inĩ aroneka akenete mũno anyitĩte macungwa maya, thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, arĩmi nĩ makoretwo makĩrĩma ũrĩmi ũyũ wa macungwa, kĩndũ kĩrĩa kĩngenagia na ndaiguĩte gĩkonainie na kĩndũ gĩkĩ, nĩ ũrĩgũkĩrĩa nĩ gĩkoragwo na cama mũno, cama ũrĩa ũkoragwo ũkĩnyotora mũndũ rĩrĩa akĩrĩa, kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩkoretwo gĩgĩteithĩrĩria mũno thĩinĩ wa mwĩrĩ, rĩrĩa wakĩrĩa nĩ gĩkũheaga ũgima mwega wa mwĩrĩ ũgakorwo wĩ na afya njega nĩ kũrĩa matunda maya.

Kĩndũ gĩkĩ thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ witũ nĩ gĩkoretwo gĩkĩrimwo mũno, na gĩkoretwo gĩkĩrĩmwo mũno tauni-inĩ nene ya Thĩka, kũrĩa gĩkoragwo gĩkĩagĩra mũno, ona gĩgakorwo gĩ kĩnoru na gĩ kĩariĩ, nĩgũkorwo gĩtikoragwo gĩkĩagĩra thĩiniĩ wa itũũra ritũ, nĩgũkorwo thĩiniĩ wa itũũra ritũ nĩ gũkoragwo kwĩna ũhehu, na kĩendaga kũndũ kwina ũrugarĩ hanini. Thĩiniĩ wa Thĩka, kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩkoretwo gĩthondekereirwo wega mũno, kũrĩa arĩmi makoragwo magĩkĩhanda, ona magĩkĩmenyerera nĩgetha gĩkorwo gĩkiagĩra.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona mũndũ anyitĩte inanathi rĩake ũũ, harĩa ahana tarĩ kũgetha aragetha. Maũndũ marĩa mangenagia ndĩrona thĩiniĩ wa mbica ĩno, ndĩrona mananathi na ũrĩa mananathi makoragwo mena cama ũkĩrĩa. Mananathi nĩmakoragwo mena cama mũno ũkĩrĩa, na nĩmakoragwo makĩnyotora mũndũ, ona mũndũ agakorwo akĩgĩa na ũgima mwega wa mwĩrĩ, nĩgũkorwo akĩrĩa matunda maya ma mananathi. Mbica-inĩ ĩno ndĩrona mũthuri ũyũ anyitĩte inanathi rĩake rĩrĩa ahana tarĩ kũgetha aragetha nĩgetha akorwo agĩthiĩ kũrĩa kana akorwo ona akĩendia.

Thĩniĩ wa mbica ĩno, maũndũ marĩa marangenia haha nĩ kuona matuda maya. Matunda maya nĩnyendete mũno kũmarĩa, ona marĩ ũguo makoragwo na kaũrũrũ kangĩ, gakoragwo gagĩteithia mũndũ thĩiniĩ wa mwĩrĩ, ona ũgakorwo ũkĩgunĩka rĩrĩa warĩa matunda maya. Nĩgokorwo matunda maya, ona rĩrĩa wĩna homa, nĩ makoragwo mũndũ nĩ akoragwo akĩmanyua, na agakorwo agĩteithĩka agakorwo akĩhona homa. Kĩrĩa kĩrangenia thĩiniĩ wa mbica-inĩ ĩno, nĩ kuona matunda ta maya ũrĩa makũrĩte, na magakorwo mena mathaka mũno makũrĩte wega.

Thikũ ici arĩmi nĩ makoretwo mekĩrĩire ũrĩmi ũyũ wa mboga ici, nĩ gũkorwo arĩmi nĩmakoretwo magĩcirĩma, magakorwo makĩgunĩka nacio, nĩ gũkorwo nĩmarakorwo magĩthiĩ magacitwara thoko-inĩ, ona magakorwo magĩciendia makona mbeca. Nĩ mathiaga makendia makona mbia, ona magakorwo magunĩkĩte nacio. Irio ici tucirĩaga na njĩra ya gũcithondeka, tugacikaranga wega na gĩtũngũrũ, ũkahota gukorwo ũkĩrĩanĩrĩa na kĩndũ ta ngima, haria gĩkoragwo kĩna ciama mũno rĩrĩa warĩanĩria na ngima.

Ũrĩmi ũyũ wa matunda maya, andũ nĩ makoretwo mekĩrĩĩre mũno ũrĩmi ũyũ wa matunda maya, nĩgũkorwo nĩ makoretwo makĩrĩma, na magakorwo makĩgunĩka namo. Matunda maya, nĩ mabatiĩ gukorwo makĩmenyererwo mũno, nĩ tondũ ona nyoni, nĩ ciendete mũno gũkorwo ikĩrĩa, na cigakorwo igĩthũkangia. Ona tũindo tũtũ tũngĩ ta nũgũ ona therũ, nĩ ĩkoretwo ciendete mũno matunda maya nĩgũkorwo nĩ makoragwo na cama, nĩ ikoragwo igĩthũkia. Harĩ bata mũnene mũno gũkorwo ũgĩcioha ũũ, nĩgetha itigakorwo igĩthũkio nĩ ĩndo ta ici.

Haha haroneka ta arĩ mũndũ ũnyitĩte matunda maya ma mberĩ na moko. Nĩgũkorwo nĩmakoretwo mũno me na kĩguni, na nĩmakoo me na cama mũno makĩrĩo. Ng'ano iria ndaiguĩte cikonai-inĩ kĩndũ gĩkĩ, nĩ ũrĩ gũkĩhanda nĩ gĩkoo gĩgĩtamba mũno thĩiniĩ wa mũgũnda, na gĩgakĩrwo gĩkĩagĩra, ũngĩkorwo ũgĩkĩmenyerera. Na nĩgĩkoragwo gĩgĩciara matunda mamwe maingĩ mũno thĩiniĩ wa kamũmera kamwe, kũringana na ũrĩa ũgĩbacĩrĩire na ũgakĩmenyerera.

Ũndũ ũyũ ti mũritũ mũno kũwĩka. Nĩ gũkorwo bata no ũkorwo na handu haku ha kũrĩma. Rĩrĩa wakorwo ũkĩrĩma matunda maya, mũndũ nĩ akoragwo ona akĩmamenyerera, na kũmaceherera, nĩgetha makorwo makĩruta thuna ingĩ, na makorwo makĩhethũka. Nĩgetha rĩrĩa makorwo makĩruta nginya kĩro kĩa mahũa, ũkũragwo ona ũkĩhũra ndawa, nĩgetha matigakorwo magĩthũkio nĩ indo irĩa cikoragwo cigĩthũkia ta tũtambi, nĩgetha makorwo makĩciara ũũ, na makorwo magĩciara matunda maingĩ thĩiniĩ wa mũtĩ ũmwe.

Ũndũ ũyũ ndũkoo wĩ mũritũ mũno kũwĩka, bata no ũkorwo ũthondekete tuta yaku, ũgakorwo ũkĩhanda matunda maya ma baconi, ũgaita mbegũ ciamo. Na rĩrĩa marĩkia kũhethũka na makũra, nĩ ũkoragwo ũgĩthiĩ ũkenja mategũ, ũkahanda. Rĩrĩa wahanda thĩiniĩ wa mategũ mau, ũgakorwo ũgĩitĩrĩria maĩ, rĩa kinya gũtamba, ũgatambithia thĩiniĩ wa tũmĩtĩ na ũgakorwo ũthondekeire thĩgĩngĩ, nĩgetha rĩkahota gũkorwo rĩgĩtambĩra rũgucio-inĩ rũu ũthondekete.

Kĩndũ gĩkĩ gĩtirĩ mĩthondekere mĩingĩ, nĩgũkorwo bata no ũkorwo na handũ ha gũkĩrĩmĩra. Na rĩrĩa wahanda kĩndũ gĩkĩ thĩiniĩ wa mũgũnda, wenjaga itegũ, ũkahanda kamũmera ka mũ gakĩo hau. Rĩrĩa wahanda kamũmera kau ga itunda rĩrĩ, nĩũkoragwo ũgĩitĩrĩria maĩ ũgakorwo ũgĩkĩhe maĩ ma kũigana. Na rĩrĩa wakĩhe maĩ gĩakorwo gĩkĩhethũka, nĩũkoragwo ũgĩkĩmenyerera na kũhũra ndawa kĩro gĩakĩo, nĩgetha gĩtigakorwo gĩgĩthũkio nĩ tũtambi, nĩgetha gĩkorwo gĩgĩciara matunda mega na matunda mathaka.

Kĩndũ gĩkĩ gĩtionekanaga kaingĩ gĩcigo-inĩ gĩtũ, nĩ gukorwo guitũ arĩmi matikoretwo makĩrĩma kĩndũ gĩkĩ. Kĩndũ hĩndĩ kĩonekanaga matũra mamwe na mamwe, kũrĩa arĩmi makoragwo makĩrĩma, na marĩ gũkĩrĩma, nĩmakĩmenyagĩrĩra ona gũgĩbacĩrĩra , magacoka magathiĩ makendia thĩiniĩ wa thoko gĩakũra, gĩ ta matunda. Matunda maya ma kĩndũ gĩkĩ, nĩmakoretwo makĩrio mũno, na matikoragwo makĩrio mũno nĩ andũ aingĩ nĩ gukorwo andũ aingĩ matikoragwo moĩ itunda rĩrĩ.

Irio ici ũrĩ kũgetha gĩtunda gĩkĩ, nĩ ũthiaga ũgakĩũnũra, ũgakorwo ũkĩruta mbegũ icio ciĩ hau gatagatĩ, ũgakorwo ũkĩrĩa kĩnyamũ gĩkĩ gĩa thĩiniĩ. Bata no gũkorwo ndũkarĩe makoni, nĩ gũkorwo makoni matikoragwo makĩrĩo, makoragwo me magagatu na makoragwo me marũrũ. Na ũrĩaga kĩĩrĩa gĩa thĩiniĩ, ũkaruta mbegũ ĩyo, ũkahota gũkorwo ũkĩũnũra, ũkarĩa, ũgathondekera handũ thĩiniĩ wa gathani ũkahota gũkorwo ũkĩrĩa.

Kĩndũ gĩkĩ gĩtionekaga kaingĩ gĩcigo-inĩ gitũ, nĩgũkorwo gĩcigo-inĩ gitũ ,arĩmi matikoragwo makĩrĩma indo mũthemba ũyũ, makoragwo makĩrĩma ũrĩmi wa mbembe na mboco , ona waru, thĩiniĩ wa gĩcigo gitũ, kĩndũ gĩkĩ gĩti onekaga kaingĩ, nĩgũkorwo gĩkoragwo gĩkĩ onekana matũura mangĩ marĩa andũ makoragwo mekĩrĩire ũrĩmi ũyũ wa njũgũ ici, njũgũ ici ikũragĩra thĩiniĩ wa mũtĩ , na irĩ thĩiniĩ wa mũtĩ andũ nĩ mathiaga magacigetha na magakorwo magĩkĩũnũra makaruta icio ci hau thĩiniĩ wa gakoni kau.

Thĩinĩ wa ũrĩmi witũ, thĩinĩ wa rũrĩrĩ ruitũ andũ nĩmakoretwo mekĩrĩire matunda mũthemba ũyũ, nĩmakoretwo makĩmarĩma mũno, na ng'ano iria ndaiguĩte gũkonania na matunda mũthemba ũyũ, nĩmakoretwo mena kĩguni mũno, nĩgũkorwo nĩmakoretwo mekĩrĩire igũrũ, na monekaga kaingĩ othĩinĩ wa mũtitũ, na rĩu thĩinĩ wa mĩgũnda, arĩmi amwe nĩmakoragwo makĩmarĩma onagũtuĩka matirĩ ngumo mũno, nĩgũkorwo matirĩmagwo mũno nĩ andũ aingĩ nĩgũkorwo makũraga thĩinĩ wa mũtitũ.

Kĩndũ gĩkĩ arĩmi nĩ mekĩrĩire mũno thĩiniĩ wa rũr ĩrĩ ruitũ. Nĩ gũkorwo arĩmi aingĩ nĩ makoretwo makĩrĩma matunda maya mũthemba ũyũ. Matunda maya ma matomoka, mangĩkorwo mathecitwo, kĩro kĩa mo mathũkĩtio nĩ tũtambi, kana ũkorwo ũtahũrĩte ndawa, mũndũ nĩ ageragĩra maũndũ maingĩ. Rĩrĩa wathiĩ kũrĩa itunda rĩrĩ rĩeruha, nĩ rĩkoragwo rĩna tũgunyũ, tũrĩa mũndũ aiguaga ũũru ngoro, nĩ tondũ nĩ ũkũharĩirie kũrĩa itunda rĩrĩ rĩakorwo rĩrĩ ithũkie, rĩakorwo rĩna magunyũ thĩiniĩ.

Kĩndũ gĩkĩ thĩinĩ wa gĩcigo-inĩ gĩakwa rĩu ,nĩgĩkoretwo gĩkĩoneka mũno kaingĩ, nĩgũkorwo arĩmi nĩmekĩrĩire ũrĩmi ũyũ wa Makandamia mũno. thikũ ici arĩmi nĩmakoretwo makĩrĩma ngandania ici, namagakorwo magĩcigetha makendia. Thikũ ici ũrĩmi ũyũ wa ngandania ndũarkorwo wĩna mĩrĩmĩre mĩritũ, bata wakĩhanda gĩagwĩtĩkĩra, na ũkorwo ũgĩkĩhe maaĩ kaingĩ, nĩgĩkoragwo gĩkĩmera na gĩgakorwo gĩtarĩ na mĩrĩmĩre mĩritũ, nĩgũkorwo kĩrĩ gwĩtĩkĩra kĩamera, nĩgĩciaraga mũno makandamia maingĩ, marĩa arĩmi magunĩkaga namo, nĩgũkorwo nĩmakoragwo makĩendia ngandania ici.

Ũndũ ũyũ timũritũ gwĩka, nĩgũkorwo bata noũkorwo na handũ ha kũũrĩmĩra. Na warĩmĩra itunda rĩrĩ rĩa ndiragoni, andũ nĩmarakorwo matambithia thĩinĩ wa tũmĩtĩ, rĩgakorwo rĩgĩtambĩra hau nĩgetha rĩatua gũciara, rĩgaciarĩra haha. Na athikũ ici, nĩndĩrona andũ ona marĩmĩte matunda maya mũno. Marakorwo mena kĩguni mũno, nĩgũkorwo andũ nĩmarakorwo makĩgunĩka namo, thĩinĩ wa biacara nĩmarakorwo makĩendia, ona magakorwo makĩona mbeca nyingĩ nĩũndũ wa matunda maya ma ndiragoni.